Ĩĩ no hote gũtarĩria hĩndĩ ĩrĩa ndarutaga wĩra wa kwĩrutĩra. Ndarutaga wĩra thibitarĩ-inĩ. Na, kwĩrutĩra gwakwa kwarĩ gũkorwo nĩndendaga kũmenya ũrĩa thibitarĩ, gĩthomo kĩrĩa ndathomete no nginya ingĩathire thibitarĩ, nĩguo menye ũrĩa thibitarĩ maũndũ mekagwo. Ogwo nĩnderutĩire thibitarĩ-inĩ ũmwe ũrĩa ndĩronio ũrĩa, thibitarĩ handũ ha thieta, kũrĩa andũ mathĩnjagĩrwo, kũrĩa ndonirio ũrĩa andũ moyagwo, maarutwo wondi makarehwo kũu gwa gũthĩnjĩrwo, magatwarwo, makerwo kĩrĩa marathiĩ gwĩkwo. Magacoka makaingĩrio rumu ya gũthĩnjwo, gũthĩnjwo kũrĩa marathĩnjwo okorwo nĩ maitho, okorwo nĩ magũrũ, okorwo nĩ mũtumia aragĩa mwana. Marĩkia ũguo ngĩonio ningĩ ũrĩa maroragwo, marorwo kana me sawa, nĩmarahuhia wega, nĩmarenderea wega matacoketio wondi. Na woire kahinda ka mĩeri ĩtatũ, na nĩ mwega tondũ nĩũteithagia, nĩtwateithagia andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra mahurũke hanini na ningĩ matũonie...

Ĩĩ kũgĩa na endia mbiacara-inĩ nĩ gũtũmaga kwendia gwa kĩndũ kĩu. Tondũ rĩrĩa wĩna andũ marakwenderia nĩ mahotaga, kĩndũ kĩu kĩrĩa ũrenda nĩ kĩhotaga kwendeka raithi. Tondũ nĩ ũgũkora we wĩ na nduka yaku. Gũkũhe mũhano na andũ arĩa makoragwo na nduka mataũni-inĩ, alafu magetha andũ a kũrũria indo. Makoragwo magũrĩte indo ciao matuka marĩa me na indo ciothe, magoka akahingũra o gatuka kanini, agacoka aka andĩka atumia, atumia matarĩ na wĩra na arĩa marenda wĩra. Akamathondekera tũkotoni, magekĩra indo ciao, magathiĩ makorũria citĩnji-inĩ cia ngari, thoko-inĩ, macukuru-inĩ. Nĩ wona? O mũthenya o mũthenya mũndũ ũcio nĩ aramenya ndĩ na nduka yakwa haha, ona hau ndũka-inĩ bado ena endia arĩa marathiĩ kũu nja makera agũri haha handũ hana twĩ na kĩndũ ta gĩkĩ. Na bado nĩaratara mũcara wa andũ aya megũthiĩ na kũu nja mendie indo icio, na kĩndũ kĩu kĩrĩa arendia nĩ gĩgũthiĩ.

Ĩ nĩnyonete ta tekinoronjia ĩteithĩtie andũ, gũkinyĩra gĩthomo. Ũũ nĩ ta atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twathuraga mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi nemwe, na mũgwanja-rĩ, nĩ merĩire ciana nĩ megũcihe thimũ nene, irĩa cirutaga wĩra ta kompiuta. Na mũbango ũcio nĩwa, nĩwabuatĩrĩirwo, na ciana cikiheyo thimũ icio nene. Na ciana cia heyo thimũ icio nene, arimũ ao nĩ mabundithirio ũrĩa megũbundithia ciana ici, ciume kuuma kũhũthĩra mabuku, cianjie kũhũthĩra thimũ ici nene. Na nĩwakorire maũndũ ta magĩthomo nĩ macenjirie, tondũ nĩwakorire andũ nĩ mahotire kwanjia gũthoma na thimũ ici, nĩmarahota gũthiĩ mĩtambo-inĩ, magatũmĩra mĩtambo ĩrĩa tũtatũmagĩra tene, ciana cikamenya gũthoma, na kuona, kuona mbica, kuona bindiũ citũmĩtwo nĩ arimũ angĩ a kuuma kũndũ kũnene, makona ũrĩa ciana cia kũndũ kũngĩ marathoma. Na ona aciari nĩmahotire kũhũthĩrio gũbũndĩthia ciana ciao, gũtũmĩra thimũ. Tondũ nĩ ũkoraga ciana ciĩna ũgitĩri wa arimũ rĩrĩa ciratũmĩra thimũ icio. Rĩu ona mwana athi mũciĩ ahoya mami wao...

Ũguni ũmwe ũrĩa ũrehagwo nĩ ciama cia atumia nĩ, ũkoraga atumia manyitana, makorwo na gĩkundi kimwe nĩmahotaga kwĩyendereithia ta atumia. Ũgakora nĩmarauga marute kĩwango kĩa mbeca, tuge ta magana merĩ o he wiki. Na wiki ĩyo yathira makanengera mũndũ ũmwe. Tuge nĩ atumia ta ikũmi, nĩmauga marutage ta magana meri o he wiki. Icio ni ngiri igĩrĩ. Ugakora nĩmateithia mũtumia ũcio athii. Mũtumia ũcio nokorwo ndekwĩrĩgĩrĩire ngiri icio igĩrĩ handũ hangĩ. Ekwĩrĩgĩrĩire o hĩ kĩama. Rĩu anengerwo ngiri icio igĩrĩ, nĩekũhota gũthiĩ kũgũra mũtu, maguta, mucere, na ciana ciake nĩ cikũhota kũrĩa. Na ningĩ ona ciama cia atumia nĩciteithĩtie atumia gũkoragwo na mĩbango ta, makagũra hema, na itĩ. Na rĩrĩa kwagĩa na masherehe kũrĩa maikagaraga makahota kũruta indo icio na andũ acio maroka gũtũmĩra makarĩha kĩama kĩu. Atumia acio nĩmahotaga kwĩyendereithia kĩmaica.

Macukuru marĩa makinyĩrĩire ngathi ya gĩbũrũri macindano ma mwaka ũyũ ma nyĩmbo cia mathukuru ma thekondarĩ, nĩ cukuru ta, gwambia na ũrĩa ũrakorwo kira mũndũ oĩ thukuru ũcio, thukuru wa airĩtu wa Butere Girls, rĩrĩa ngĩnya nĩ marakinyĩte handũ harĩa mararũwa na thirikari, nĩgũkorwa nyĩmo iria mainire na maũndũ marĩa mekire, nĩmarabinga thirikari ĩno ĩrĩokuo, tĩatĩ ndĩrauga thirikari ĩno ĩreka maũndũ mega, nĩ ĩreka maũdũ mega, na bando nĩ ĩreka maũndũ moru. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa rwĩmbo rũu, rwa kũonania maũndũ marĩa moru makuonania maingĩ marĩa thirikari ĩno ĩreka-rĩ, nĩmo matũmire thirikari yarie. Thũkuru ĩyo ĩrĩ yambere, nĩngĩ tũke thukuru ta wa Naikuru High, kũu nakuo thukuru ũcio nĩ ũmenyekanĩte mũno na mĩthako, ĩrĩa mathakaga, na nyĩmbo onaciao mbandũ nĩ cigĩkoragwo ciĩnyĩmbo iria cirauga kĩrĩa kĩrekĩka bũrũri-inĩ na mabũrũri-inĩ, na ũrĩa andũ maraikara, na ona ningĩ thukuru ta Chuka na cukuru ta Aliance, nĩ macukuru maingĩ.